Ore enekwe, entoki nailepie intikiti naa teneilep eilata naok kuna matatuni, ore peeilep neilep tikit oo irpikipikini aashu enoomatatuni.

Kajo kore kulo tung'anak naa kajo enkiguana duoake etii naipirta duoake ntokitin enche ore pee eidip enkiguana enche neisherekea ninche ang'idakino aanya endaa nemati sii nkariak eidipa nkiguana

Aa kore nekwe naa peyie eyauni apa sinkirii oji nilepatch atua ena aiposha naji Victoria kore niare tung'anak kumok looyiu sikirii neaku keaku kumok yiuna oo ltung'anak tiatua sikirii te Victoria

Kajo kore keretisho iranyat nirany kore nekwe kore ranyat inonok kindimi duoake nikimpoti latimi ejo nkiama ore ijo aranya teine nikilaki naa teine are kore iranyat inono tenipik atua social media anaa tiktok naa indim nikilak teine wueji

Kore inias payie itum embaye Nairobi ina naa payie ilo aisomea computer te wueji aa college ashu University peyie itum naa ng'eno naijo ena

Kajo ekera kuna naagira aitumiya ena machine kure ena mashini naa keidim inkera aisumare atas duoake ilkasin oishoo olmalimui lenye tenaa sii te skuul

Kajo kore ene naa bomas of Kenya aa kore enewueji naa keyasieki oshi intokitin kumok naijo duoake iltururi oopaasha naa tiatua ele osho le Kenya kajo ore duoka nabo oo neinia naaji koree turur line pee kipuo naaji bomas of Kenya aisherekea